Tukuk cheagere komilebik eng yutenyu ko ilache chito apronit akoindo koraa chondo ko gloves akagere koraa kokanyo komamiten kit neterenge.